Akeya ropiyani kumok amu ore naji tana lorpaek na olchamba sapuk lorpaek na ipik kumok letumoki aikesu irpaek nitoki anap apuo airagie na keya na muda naado nakegira ake ltunganak aendelea anya iropiyiani amu ilak naa ltunganak lorkasi, ore enkae ore rpaek lchambai sapukin lorpaek na keidim ataa kepuri ltunganak oleng apuroo irpaek agil enchoto olchamba nenapi irpaek apuo aisudoo nepuo amir ninche arashu epuo aitumia.

Ore enedukuya na nchere lasima pengasi aas entoki naji search pedoli ilo shamba tenemeata silen ashutenemeeta nkulie shidai akeyie naatae ashu naata ore enkaeeare lasima peetae entoki naji sell agreement enardasi naisiginikinoi nenyorakino ltunganak nchot pokira enaalo nagira amir ologieallra ainyangu transfer form na naigerokinoi transfer neetae ena original title dead ore si enkae kenare neetae ltunganak nkipandeni tenashoto namirta we nashoto nagira ainyangu lasima sii peeta entoki naji enkewarie neelasima pee itoki si ketii mpishai arashubmihuri neeta entokibnaji fee ilak registration ashubfee nalaki tenkopis e laands ore pindip niriwaa

Keyieu nilo inkopisini e kaunti anaa nena e kaunti e nairobi nilo alikio inchere iyieu niwosh entumo tina kiwanja pekitumoki ninche aishoo inkardasini naitodolu ajo eata entumo niwoshito nekitumoki sii aigeroki matejo naaji esiana oropiani nikintalakutua nekinchori sii enkardasi nisuj naaji abaiki nikijokini eeta iltung'anak esiana naa ninche naa onare nejing atua ina kiwanja pemintogiroo ake ore sii enkae kenare naaji naa ore iltung'anak pookin oojing inewueji naa keata inkipandeni nitodolu nena kipandeni inchere ore naa ninche naa ina tumo ejing'ita neeta inkipandeni pemelo ake nejing naaji irmukurani.

Ore apa enkiremore naa meetae iltinkai irmong'i apa arashu isirkon epiki ilchembei nitamani olchamba meteyiatai ilchembei neturr aturr omeidipa ore ake peidip nitokini aigilie ake ilchembei mitai intokitin naijio ilmutaroni paa kisuaki naaji matejo aapik lelo mutaroni impoosho arashu irpayek tanaa ninche naai eunitoi arashu ore ake pidipi atu airemo telelo shembei ogira inkishu ayiataa arashu isirkon neitokini ina kata apuo tolchembe aitau ingumot neturituri nitadoikini irpayek maare arashu impoosho maare mauni naa nebulu neshaiki nebulu.